Rĩrĩ nĩ igoti, na kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ atĩ harĩ mũndũ ũgũkorũo ũgĩtuĩrwo kana hena cira ũhandĩtwo igoti-inĩ kana hihi acirithania he na ũgarũrũkũ marenda gũkorũo magĩka. Rĩrĩa nguona mbica ĩno nĩ ũndũ ũkaga meciria-inĩ makũ nĩ ũndũ wothe ũrĩa ũgũkorwo ũkĩhanĩka, nĩ ũndũ wĩgĩmainiĩ na magoti either wĩgie acirithania onakana cira orowothe.

Nĩ mũtongoria wa bũrũri na atongoria angĩ marakorwo magĩthiĩ oro na mbere na kũrekereria indo cia ũtambia wa thitima matũũra-inĩ rungu rwa REREC. Na arĩa makoragwo mehokerwo wĩra wa gũkorwo magĩtambia thitima matũũra-inĩ, na kũguo ĩno nĩ rori ya kuonania mũtaratara ũyũ nĩ warĩkia kũrugũrio, na kũguo rĩu makaheyo wĩyathi, na rũtha rwa gũkorwo magĩtambia thitima matũũra-inĩ, rungu rwa thirikari nene.

Nĩ ciana cia thukuru irabundithio kũhũthĩra mĩtambo ya kĩĩrĩu ta kambiuta oroũndũ ũmwe na kĩndũ tũĩtaga laptop mathukuru-inĩ na nĩironeka nĩirakenio nĩ ũndũ ũyũ wa gũkorũo igĩthomithio kũhũthĩra macini cia kĩĩrĩu.

Nĩ mwana wĩ haha ũkenete mũno ona thengia wake gũkorwo arĩ na waathe wa kũgũrũ. Ngwĩciria no gũkorwo hihi nĩ andũ a wendi mwega makorwo makĩmũne kũguru gũkũ kũrĩa aroneka nĩagũkenerera mũno, na rĩu ndegũkorwo akĩhũthĩra mĩtĩ ĩrĩa andũ arĩa marĩ mawathe ma magũrũ makoragwo makĩhuthĩra. Ndĩreciria nĩ andũ mamũne kĩndũ gĩgwĩtwo kũgũrũ kũngĩ kũrĩa arĩkoragwo akĩhũthĩra ategũthĩnĩka makĩria.

Kĩmenyagĩrĩrwo na njĩra ya kũigwo wega, na kũigwo handũ gĩtegũkorwo gĩkĩhihinyana. Ona ningĩ kwaga gũkorwo gĩkĩringithio tondũ ĩngĩringithio nĩĩkoragwo ĩgĩthũkanga na njĩra ya gũkorwo ĩkĩhihinyĩka, na koguo kũigwo wega kũigwo ũndũ ĩtekũhihinyana na kũigwo handũ ĩtegũkorwo ĩkĩgwa kana kũgũthana nĩo njĩra ĩrĩa njega ya gũkorwo ĩkĩmenyererwo.

Ndona ũũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ mbeca iria ikoragũo igĩthũkĩrwo arutwo a ma university na ma collage nĩ thirikari cia kũmateithĩrĩria gũkorũo makĩrĩha mathomo mao na kũĩrũgamĩrĩra mathomo-inĩ mao na iria ikoragũo ciũkaine ta HELB koguo ni mbeca iria ithukagirwo arutwo na rĩrĩa ndona ngoragũo ngĩmenya atĩ hihi arũtwo nĩmagũkorũo magĩthukĩrũo mbeca nĩ thirikari kana ni marĩkĩtie gũkorwo magĩthũkĩrwo.

Nĩ mahiũ marathiĩ oro na mbere na gũkorwo makĩnyua maaĩ wona marĩkia gũkorwo makĩrĩa. Mahiũ marĩa marekereirio gũkorwo makĩĩrĩithia na wona marĩa magakorwo makinyua maaĩ handũ harĩa mathondekeirwo mangĩkorwo magĩthiĩ gũkorwo makinyua maaĩ rĩrĩa mahiũ maya mang'ara.

Nĩ andũ marĩ mĩhango-inĩ yao ya o mũthenya, amwe nĩ maroneka mathiĩte bĩacara-inĩ ciao, arĩa angĩ nao nĩmaroneka maya gũkorwo nĩ marĩkĩtie mawĩra mao na nĩ kũinũka marainũka. Na koguo nĩ andũ marĩ mĩhango-inĩ yao ya o ro mũthenya.

Nĩkĩonekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa, na kĩonekaga na kĩhũthĩkaga na njĩra ya gũkorwo gĩgĩthondekwo kĩrĩ irio. Na ningĩ no njĩra ĩmwe ya gũkorũo mũndũ akĩyandĩka wĩra rĩrĩa akĩiga hau andũ makiuma mĩhang'o-inĩ yao ya o mũthenya na arĩa angĩ makorwo marĩkia mawĩra mao magakorwo makĩgũra na gũthiĩ gũkorwo magĩcitua irio, koguo nĩ njĩra ĩmwe ya gũkorwo mũndũ eyandĩkĩte wĩra na gũkorwo akĩenderia andũ mboga, nyanya, itũngũrũ na indo iria ingĩ ikoragũo ikiuma mũgũnda harĩa makoragũo magĩcioya rĩrĩa makorwo makiumĩra wĩra wao kana rĩrĩa mekũenda kũharĩria kĩrĩa mekũrĩa.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ ũndũ ũteithagĩrĩria haraya mũno harĩ gũkorwo magĩthondeka rĩera rĩrĩa rĩũĩkaine ta biogas rĩa gũtigĩrĩra nĩ twakorwo tũgĩthema na ũtemangi na ũthũkangia wa mĩtitũ na ũndũ ũmwe na ũthũkangia marĩa matũrigicĩire na njĩra ya gũkorwo tũgĩcina makara kana gũtema mĩtĩ gũtarĩ kĩharĩrĩro, na koguo rĩrĩa mũndũ athondekete riko rĩrĩ rĩa kũhũthĩra mĩrukĩ ya biogas nĩ ũndũ ũteithagĩrĩria harĩ gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie na gĩkĩro kĩnene.

Wabici ya ũthuthuria wa mahĩtia ma wĩkinaĩ, yagĩrĩire nĩ gũkorwo ĩgĩtigĩrĩra nĩyatũma andũ agũthiĩ harĩa wĩkinaĩ ũcio ũrakorirwo ũgĩtabanio, makorwo makĩoya okorwo nĩ irore kana hihi harĩ na kĩndu ekinaĩ arĩa maratabanirie gĩko kĩu marakorirwo magĩtiga. Nĩguo gũtigĩrĩra ũthuthuria mbaranginyo nĩwakorwo ũkĩmenyekana na nĩya marakorirwo magĩtabania wĩkinaĩ ũcio either kũhĩtũkĩra fingerprint ciao, nicio irore kana hihi gũkorwo nĩmaratigire rĩngĩ mbica, oro ona kana ũndũ o wothe. Namagĩrĩire nĩ kwamba kũharigicĩria nĩguo hatikagĩe mũndũ ũngĩ ũngĩkorwo ũkĩingĩra hau nĩguo gũkorwo agĩthoga ũthuthuria.

Kĩndũ kĩrĩa kĩangenia nĩ andũ mathiĩte na orona mbere na kũĩrorera ũthaka wa njũĩ ũrĩa ikoragũo igĩitĩrĩra maĩ kũndũ gũtiganĩte, na gũkorũo magĩkenio nĩ mũtitũ o na ũndũ ũmwe ũrĩa maĩ maratherera. Nĩ andũ marenda kũmenya kũona ũrĩa bũrũri ũkoragũo ũhana kũndũ gũtiganĩte, na nĩ andũ mathiĩte kũndũ gũkorũo magĩkenia njũĩ-ini oroũndũ ũmwe na kũndũ mũtitũ-inĩ.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ kambuni iria ciĩhokeirwo gũkorwo igĩthondeka watho wĩgiĩ kũneana rĩngĩ ta honge cia gĩthirikarĩ kũrĩ andũ kĩũmbe gũkorwo magĩciramata, na kĩndũ ta mĩkawa na nyũmba imwe cia gĩthirikari, arĩ watho ũhana ta ũkũhĩtũkio kana watho ũhĩtũkĩtio wa gũtigĩrĩra atĩ andũ kĩũmbe no maheyo ũigĩrĩrĩki wa kũramata nyumba mĩkawa na honge imwe cia thirikari, marĩ ta andũ kĩũmbe makoragwo makĩrĩha igoti, nĩguo kambuni ici ikoragwo igĩthondeka bainda.

Eeh nĩ andũ marathomithio bata worĩa, kana ũrĩa mangĩkorwo magĩgĩthemana na kũnyitwo na mũrimũ kĩmiri wa kanica, na nĩ andũ maronekana nĩ andũ marathoma, kana nĩandũ eeh marĩ meciria mao marĩ gĩthomo-inĩ kĩorĩa mangĩthomithia andũ, bata wa ũria mangĩkorwo makĩgita gũkorwo makĩnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ, noria hihi mangĩkorwo magĩthomithia mũingĩ bata wao gũkorwo magĩthimwo tene, nĩguo gũkorwo magĩkũrikana kana hihi nĩ marĩa na mũrimũ wa kanica, kuona ũngĩmenyeka tene nĩ makoragwo eeh makĩrigitĩka naihenya gũkĩra ũrĩa mũndũ ányitĩka naguo thutha-inĩ akorwo akĩnyarirĩka, kiugo kĩrĩa kĩroka haha ĩitha nĩ andũ magĩthomithio bata wa kwĩgita mũrimũ wa kanica, kana andũ marathomithio ũrĩa mangĩkorwo magĩthiĩ gũthomithia andũ matũra-inĩ, ũrĩa mangĩkorwo makĩgita mũrimũ kĩmiri wa kanica.

Nĩ andũ marĩ mbucarĩ-inĩ na nĩhĩndĩ maratinĩrio kanyama nĩmaroneka nĩ gũgathogora maragĩthogora, ũmwe e haha nĩ aroneka nĩhĩndĩ araingĩra gũkũ mbucarĩ-inĩ ũrĩa ũngĩ nake nĩaroneka nĩta tũmang'otore araneana haha kana kũgeithia mũendia wa nyama akenete mũno.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa nĩ ũhũthĩrĩ wa ng'enda cia kĩrĩu bũrũri-inĩ wa Kenya harĩ kũihũrĩa maũndũ ma bata woi wa ibandĩ, woi wa marũa ma gũciarwo nimo birth certificate oro na kana kwĩyandĩkithia njĩra-inĩ oro yothe mũtambo-inĩ wa E-citizen. Na kwa ũgũo kĩrĩa gĩoka meciria-inĩ makwa nĩ ũrĩa bũrũri wa Kenya ũhĩmbĩirie maũndũ-inĩ megĩe ũhũthĩrĩ wa ng'enda cia kĩrĩu harĩ kwĩyandĩkithia na gũkorwo makĩamũkĩra motungata gũtarĩ gũkorwo magĩthĩĩ ng'endo ndaya, na gũkorwo magĩgĩciamũkĩra ngĩnyagia kũhũthĩra thimũ-inĩ ciao kana thĩinĩ wa cyber.

Kĩrĩa ndĩreciria nĩ andũ marakenerera nenda cia kĩĩrĩu, ũndũ marona ũrathiĩ na mbere mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria oro kana hihi nĩ mwana ũrabundithio kũhũthĩra thimũ ya gũoko. Na nĩ andũ maroneka nĩ andũ marĩ na mweke wa gũkorWo marĩ na ũrata, nĩ andũ matamenanĩte, na nĩ andũ mendaine nginyagia gĩkeno kĩrĩa marĩ nakĩo nĩ andũ maumĩranĩtie ngoro.

Nĩ andũ marakenerera wonjoria wao nĩ maroneka nĩ andũ akenu mũno kumana na wonjoria ũrĩa maratwarithia na mbere haha. Na nĩkũronekana nĩ mwonjoria wĩ haha wĩhotorete na kinyi gũtĩgĩrĩra nĩ agacĩrithia wonjoria wake nĩ tondũ nduka ĩno yake nĩ ĩroneka nĩ ĩiyũrĩte indo. Na ningĩ nĩndĩrona mũndũ wĩna kabuti haha na koguo kũroneka ta arĩ indo atũarĩire mwendia nduka-inĩ yake na nĩ andũ marũtithanagia wĩra makenete tondũ nĩ andũ maroneka makenanĩire mũno. Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa, nĩ andũ mararutithania wĩra na ngoro ĩmwe na andũ akenu.

Nĩ kuonania, ũnyitanĩri na gũkorwo na ũrũmwe wao, na gũkenerera kĩndũ kĩerũ gĩakorwo gĩgĩthondekwo tondũ rĩrĩa andũ erĩ manyitithanio kũu nĩ kuonania, he mũciĩ mwerũ wakorwo ũgĩthondekwo. Na ningĩ nĩ ũndũ wa kuonania bamĩrĩ ĩyo ĩna rũciũ rwega, ona ningĩ nĩ njĩra ĩngĩ andũ makenagĩra nĩ kuonania mũirĩtu na mwanake nĩ makorwo magĩtoria, na maũndũ marĩa matoria nĩ megiĩ gũkorwo meyumĩte, na gũkorwo mathiĩte na kũu makanyitana. Na koguo gũgakorwo nĩ magũthondeka ũhiki, na mete andũ aingĩ makorwo magĩkĩro ũira. Na nĩkĩo andũ makenagĩrĩra nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra kũu kwao gatagatĩ ka mũirĩtu na mwanake rĩrĩa maranyitithanio na njĩra ya gũthiĩ kũrathimĩrwo kĩgongona-inĩ.

Ndĩrona mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto, na atongoria angĩ thirikari-inĩ makĩrugũria ũhoro wĩgiĩ mĩtambo ya ũkinyanĩria. Bata ũrĩa ũrĩ haha mũnene nĩ gũtigĩrĩra bũrũri wa Kenya nĩ wakorwo ũkĩhanda, harĩ maũndũ-inĩ megiĩ ũkinyanĩria na gũtambia mĩnyugĩ ya intaneti gũthomithia mbeũ njĩthĩ maũndũ-inĩ megiĩ ũrĩa mangĩkorwo makĩhũthĩra nenda cia kĩrĩu harĩ gũkorwo makĩyandĩka mawĩra.

Nĩ atongoria arĩa manakorwo matongoretie bũrũri ũyũ wa Kenya na arĩa manakorwo gatagatĩ-inĩ ka ũtongoria mũnene, harĩ Mwai wa Kibakĩ o ũndũ ũmwe na Daniel Arap Torotich Moi, oro ũndũ ũmwe na ũrĩa ũkoretwo arĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro kwa ihinda iraya Raila Amolo Odinga, na kũguo kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa, nĩ ngũthi cia ũtongoria na iria ikoretwo inyitĩrĩire, itugĩ iria irĩ gatũ na itugĩ nene gũkũ bũrũri-inĩ.

Nĩ ũgwati ũrĩa ũkũrĩire mũndũ wĩhaha maitho, kuona nĩta arĩkĩtie gũkorwo agĩtharĩkĩrwo nĩ therũ oro ũndũ ũmwe na nũgũ na chimpanzee na nĩaroneka nginyagia nĩ aumĩte ngari-inĩ yake, tondũ ĩmwe nginyagia nĩingĩrĩte gũkũ thĩiniĩ nĩ ĩgakorwo ĩkimũtharikirĩ nĩ kuma na kanyamũ karĩ kanua kayo. Koguo rĩrĩa ndona ũũ ndona ũgwati mũnene wa gũtharĩkirwo nĩ nyamũ cia gĩthaka na ũndũ ũrĩa wagĩrairwo gũkorwo ũgĩthemanwo naguo, na mũndũ gũkorwo nginya ahingĩte icicio ngari-inĩ yake tondũ ici ciahota gũkorwo cirĩ ũgwati makĩria

Nĩ arutwo marĩ kĩrathi-inĩ gĩa kompyuta marathiĩ na mbere na gũthomithio ũhũthĩri wa maũndũ ma kĩrĩu na gũkorwo magĩthomithio ũrĩa mangĩkorwo makĩhũthĩra kompyuta na nĩ maroneka, o mũndũ arĩ mecirĩainĩ mũno ũrĩa angĩkorwo agĩthii ona mbere na kwĩgwatĩra ũgĩ wa mathomo maya ma kompyuta na ndĩrona nginyagia hena mũrutani ũramatarĩria haha na njĩra ya projector na ũrĩa ũngĩ arĩ haha na arutwo akĩmatarĩria ũrĩa mangĩkorwo makĩhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu.

Nĩ ciana, irakenerera gũkorwo igĩthaka pool table ĩrĩa ciĩthondekeire cio ciene, na njĩra ya gũkorwo icokanĩrĩirie mĩtĩ na ndoro na gũthinga, na kũguo nĩ ciana irakenerera gũkorwo igĩthaka pool table, na mũthako ũrĩa maroneka nĩ maraũkenereira na nĩ merutĩire, na gũikara thĩ na gũkorwo makĩũthondeka na gũka na rĩciria, rĩa ũrĩa magĩthondeka handũ harĩa o ene, marĩkoragwo magĩkenerera.

Nĩ ndĩrona mũmerekia, na bata wake mũnene nĩ kũmenyithia bũrũri ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere, maũndũ marĩa marakorũo makĩhanĩka gũkũ bũrũri-inĩ, norĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere na kwĩgariũra. Maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ, honge itiganĩte na onorĩa thirikari ĩrathiĩ na mbere na gũkorũo ĩgĩka, no rĩa a Kenya marakorũo makĩenda bũrũri ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere.

Ndĩrona Rigathĩ wa Gachagua, ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri, na mũtongoria wa kĩama gĩa DCP akĩarĩria mũingĩ, bata ũrĩa arĩ naguo haha nĩ mũtongoria ũrĩa wĩhokeirwo gũkorwo agĩtongoria mũng'ethanĩro bũrũrĩ-inĩ wa Kenya, na mũtongoria ũrĩa ũrakorwo ũkĩmũrĩka thirikari maũndũ marĩa ĩrathiĩ na mbere na gũkorwo ĩgĩtabania.

Maũndũ marĩa marangenia nĩ kwona ũgacĩru wa wonjoria, nĩ tondũ ũyũ nĩ wonjoria wa ũcenjania wa mbeca na njĩra ya bengi, na gũkũ nĩ kwonania andũ nĩ makũrĩte kĩ wonjoria, na nĩkĩo maragĩkorwo rĩngĩ magĩtwara na kũruta mbeca ciao thĩiniĩ wa mabengi gũkũ bũrũri-inĩ. Na koguo ũndũ ũrĩa ũrangenia nĩ kwonania kwa ũgacĩru wa biacara.

Ndĩrona atongoria macokanĩrĩire, meciria-inĩ makwa, marĩ mũcemanio-inĩ, metanĩte nĩguo gũthugunda maũndũ megiĩ ũkũria wa bũrũri, kana handũ metĩtwo arĩ gũthomithio maũndũ megiĩ ũkũria wa bũrũri, kana ũkũria wa biacara, kana ũkũria wa ũrĩmi, kana maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Na koguo rĩrĩa ndona ũũ ndĩrona andũ macokanĩrĩire, nĩgetha makorwo magĩcokanĩrĩria meciria nĩguo gũthomithio, kana gũka na kĩũndũ gĩa kĩguni ũndũ-inĩ wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere.

Nĩ andũ marabundithio gũthondeka ciũma, na gũkorwo makĩonio ũrĩa ciũma itiganĩte, ciondo, mĩgathĩ, na indo itiganĩte ũrĩa ikoragwo igĩthondekwo, na nĩkĩo maikarĩte thĩ magĩbundithio ũrĩa ikoragwo ikĩnyitithanio, nĩguo gũthondeka kĩndũ kĩrĩa aingĩ ao makoragũo magĩkĩona kĩrĩkĩtie gũthondekwo. Arĩ mĩhuko, arĩ mĩgathĩ, arĩ bangiri, ciũma icio ciothe nĩcio maronio gũkorwo magĩthondeka mbica-inĩ ĩno.

Nyonaga andũ arĩa mehokerũo gũtĩgĩrĩra nĩmakorũo makĩthĩgatĩthĩa wegĩrerekĩ barabara-ĩnĩ. Nĩgũo gũkorwo makĩhetana na mĩtĩno oro ũndũ ũmwe na matereba arĩa magĩkorwo marĩgenyũkĩte gwa kĩnya nĩ wegĩrerekĩ barabara-ĩnĩ, angĩ magĩtengerĩa ngarĩ, angĩ gũtwarĩthĩa ngarĩ ĩtakĩnyanĩrĩe ĩkĩro, na angĩ gũkorwo gĩthagĩa eeh nĩmarakorwo makĩagarara mawatho marĩa magatheketwo nĩ ĩndo ĩrĩa ĩkoragũo barabara-ĩnĩ. Kũogũo ndona ĩno NTSA ndĩrona arĩ mokoragũo mehokerũo gũtĩgerera nĩmathĩgatĩthĩa ũigĩrerekĩ barabara-ĩnĩ.